Ndona mbica ĩno no ngakena, nĩ ciana ici nini cigĩthoma mathomo mao na macini, na nĩ gĩthomo kĩega na gĩthomo gĩkũmateithia. Korwo kwahoteka cukuru ciothe rĩ, kana ciana cigetwo handũ kĩrathi mwanya rĩ cikonio gũthomaga na macini rĩ, nĩ getha ona gĩthomo kĩu rĩ gĩkamateithia na gĩgakorwo kĩrĩ gĩthomo kĩega. Ciana ona itingĩtangĩka mũno ona cingiona mawĩra tondũ mawĩra maingĩ thikũ ici rĩ, mararutwo na macini.